Nĩnyendete kamande, kamande nĩ kega mũno tondũ hĩndĩ ĩyo wakaruga na mũcere rĩ, nĩ ũiguaga nĩ irio njega ũrarĩa. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ, haha nĩ ndĩrona hena karati. Karati ici rĩ nĩ ciongagĩrĩra nĩgetha ũkahota kuona wega. Nĩ citeithagia mũno ũhoro wa mĩonere, kuonaga kũraihu, andũ arĩa me thĩna wa maitho, karati nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ũramĩrĩa. Haha nĩ ndĩrona ningĩ hena tũminji, tũminji hĩndĩ ĩrĩa ũratĩkima ũguo rĩ, ũgatũkima ũgatũkima na mbembe rĩ, tũirio tũu nĩ twega mũno. Na ningĩ nĩ tuongagĩrĩra mũno mũno hinya mwĩrĩ. Ona irio ici rĩrĩa waciruga ũcikimĩte rĩ, okorwo nĩ ta mbembe na waru na marigũ rĩ, nĩ cinyitaga nda. Itihana ta irio iria mũthemba ũrĩa ũngĩ ũngĩrĩa ta mũcere.

Ngĩrora haha rĩ ĩno nĩ mbũri na mũthuri ũyũ wĩ haha nĩgũkama aramĩkama. Mũndũ ahagagĩra maaĩ riko mahiũharĩ, ũgathiĩ harĩa wohete mbũri yaku, ũgathiĩ ũgakĩmĩthambia nyondo wega, ũgacoka ũkambĩrĩria gũkama, tondũ iria rĩa mbũri rĩna bata mũno mũno mwĩrĩ ona gũkĩra rĩa ng'ombe. Mũthuri ũyũ wĩ haha nĩgũkama arakama, rĩu ũmĩhingagĩra handũ, ta rĩu ĩno no ũkore mbũri ĩ na hĩa nĩrũaga, no nginya ũmĩohe nginya hĩa kamũira ũmĩambĩtie kũmĩkama. Ũngĩrora nginya thĩ nĩaitĩte maaĩ nĩgũthambia agũthambagia nyondo icio, rĩu nĩkũmĩkama aramĩkama anyitĩrĩire gacuku gake.